Weche ma neng'o, man kod neng'o kae gin, magi olemo kendo olemo nitie machungwa, maembe, nyanya, nitie dhania, nitie spinach, nitiere pineapple, mago duto nigi nengo

Gima timore kar kae en ni mae en lendo ma itimo gi jii mopogore opogore e mbui mondo giket ng'eyo ne jii e gikma giuso. Aaah, ma en ngano, ma en mogo mitedo go kuon kendo ilande kitiyo gi mbui mondo jiimang'eny obed kongeye. Koro ma lendo mar gik moko

Mor mawuok kar kae en ni chiemo ma opidh maber, chiemo ma opur ne puodho maber ba olos maber bang'e kosechiek to ridho yot kendo kelo mor ahinya nikech ibo chiemo maber.